ore inkoitoi e technology ngejuko nayieu nanu naitumia, naa enkoitoi naijo. ore enkoitoi naijo, enalikirioki olkilikuai, aa taa enkotoi e communication nanyor nanu tenaitumia, entoki naijo kuna e social media anaa, facebook ashu wasap, arashu enkae oitoi akeyie e technology naidim aitabai orkilikuai teleleki, otesiokinoto si paa teniyieu oltungani nesioki orkilikuai abaya. naa ebaya asioki tenkaraki enaduoo oitoi sidai nigira aitumia